Ore kulo naa entoki najo entoki naji orvacado, ore orvacado indim oltung'ani niun tee tolchamba lino nintayu anya esaa niyeu, nimir sii to sokoni ninosie iropiani nikisaidia niasie kulie biasharani.

Ibelenya ena toki iltung'anak kumok oleng' amu kore oltung'ani lemeeta enkare sapuk tiang' naake idim oltung'ani nepik enkare oltoo lenye, neun nkuti sukuma wiki arashu cabbage, ee ninyunyuzi ninyunyuziaki ena are apik enkata nemeetai enchan ashu nemetii ajo sinanu naa enkare nataa naa eno oltaki, eno mfereji, neeku kekiokole, kitobir ena siai amu keret oleng' oltung'anak too nkoitoi kumok.

Ore ena naa irmosor naa ore irmosor kitobir oltung'ani amu teniyata nai nkuti lukung'uni naake iyiu irmosor, niindim sii ninya naaji, niya osokoni amir nitum iropiani niasie nchugulini napaasha ajo sinanu naa. Neeku kesidai ena siai iyolo nai oltung'ani oidim ataramata ilokung'uni ashu a kulo tung'anak loolaramatak lo lukung'uni aa keret oleng' to nkoitoi kumok napaasha amu kiyaki faida sapuk oleng'.

Ore enasiai na kaidim nanu atejo te maoni ai, eunoto e sukuma wiki tolchamba, ailil idum oltung'ani atuuno nkuti sukuma neinya tiang',ashu ilo amir tolduka tosokoni. Neeku ekeret oltung'ani naaji ol mkulima liabori, amu mintoki oltung'ani alo osokoni aing'oru mpuka, ajo sinanu naa keeku kuna puka olchamba lino ake ilo esaa niyieu aitayu nilotu ayier, nenyai inoolong'. Neeku nejia nanu aidim atejo.

Ore ena siai naa esiai olamaratak, indim oltung'ani ainyang'u ashu nai iramat ee iloing'ok lo mpekui napaasha nilotu apik nkishu inonok nibelekeny embegu, pintudupaa nilo nai nimir oltung'ani nee mbeku nimiraki laramatak ajo naa sinanu naa neeku, ore ena siai te nkop ang' naa sapuk oleng' amu keesita iltung'anak kumok naa enaretito iltung'anak kumok oleng' amu etudupore iltung'anak neeku ina nai aidim atejo.

ore ena siai eneikoni teneitobiri naa, ilo oltung'ani olduka ninyang'u ee crate nilotu apik irng'anayio linonok tolchamba , niya sokonin nilo amir , nindim atanapa te ng'ari nindim atanapa te mbaisikil ashu indim atanapa toltukutuk. naa ekinteleeliaki esiai oleng' amuu meitoki intokiting' kumok ainyela inakata itii olbaribara iloito amir. neaku keipungusa hasara neitaa hasara kiti.

kaidim nanu atejo ewoi ena naitobirieki iltuktuki ee inakata etadanye oltukutuk lino enkejo ashu eyata nkuti mechanical problems niyau ake ene woji mitobira imekanikani, niendelea oltung'ani e safari duo enkop niloito. Neeku ore tene kaidim atejo ore ene naa ewoi nitobirieki ntukutuki ashuu enitobirieki iltukutuki. Neeku station ena ormakanikani.

ore ena naa kaidim naaji atejo eyaunoto oo iltung'anak oo paasha tenebo iltung'anak oota aidim atejo iltung'anak oota believes tofauti ashu oo indinii tofauti neauni tenebo nepuonu atoni tenebo eeta enkipirta embae sidai napuoyie dukuya ashu naretie olosho too mba kumok napaashari.

ore ena naa kaidim nanu atejo mukokoteni keji tenkopang' ena toki eng'ari osikiria. ore ena naa intumia oltung'ani anapie ilolan liang' nikiret sii too mbaa kumok amu mintoki oltung'ani aing'oru oltukutuk aishooyo iropiyiani ore osikiria lino nieniki ena ngari enye nerumoo ekolong' inyeu niya ilolan ashu enkop niloito neaku enkinteleliaki esiai erematare tiatua ang' .

ore ena naa ena ore enasiai naa emirata enkare oltung'ani ainyiang'u enkare eh, naa kaidim naaji nanu atejo mesidai ena siai amu ore enkare naa kishoruno enkare peetum enkare sidai safi epesho neeku ina naaji maoni ai naipirrta enamirata enkareenasiai naipirrta emirata enkare.

kaidim nanu atolimu ajo ore entoki nagira aasa tenewueji naa, egirae ai serve oltung'ani aisho either lunch ashu supper neaku ore te maoni ai naa kaidim atejo entomononi nagira aitoti orpayian lenye aisho endaa neaku ore te nanu kaidim atejo ina maoni ai tenatoki natodua tene .

ore ena siai naa kaidim nanu atejo eyierat endaa, naa ore eyirata endaa naa kelekek amuu, teniton naji adol oltung'ani easita ena siai ore oltung'ani oshi osioki aibung entoki, naa kesioki aibung' amuu mee esiai ena nagol amuu intumia oltung'ani eilata inyanya ashu kitunguu o shimbi nipik naji duo endaa niyieu ninyer amu keetae indaiki tofauti neaku nejia naaji nau aidim atejo tena.

ore ena naa enkibiriti, ore enkibiriti naa keitumia oltung'ani ainokie enkima neinokie orgas naa keitobiraki oltung'ani amu keiteleleki esiai. mintoki oltung'ani alo aing'oru enkima tiai wueji neaku iata ake enkibiriti ino neaku iosh ake niasie esiai pookin niyieu tiatu aji.

Ore ena ore ele naa ol torch, kekijo iyiok ositima naa ore ositima sidai oleng' amu indim oltung'ani niragishore tiang' ailang'lanisho aas esiai eramatare. Neeku kisaidia oltung'ani oleng' to nkoitoi kumok napaasha.

ore ele naa oltosh, naa ore ositima keisaidia oltung'ani metaramatishore tiang' alang'ilang'ishore neasishore duo esiai eramatare tiatuaji esiai eramatare te boo neaku ina naaji enkipirta oltosh ashu ositima tiang'.

Ore ena siai endata enkare najo ilashumba swimmming pool aa sidai amu ilo oltung'ani aitiship keon nilo aing'oru enchipai tenebo wolchoreta, neeku ene tipat oleng' ena siai amu oltung'ani teniyata nai mafikiri nepuo mafikiri nilo ayolou imbaa kumok naipirta ena siai enkare.

Ibelekenye oleng' ena siai tenkop ang' amu ore ena are or mfereji naa enkare sidai oleng' amu enkare nasila naake indim oltung'ani niwok, niyerishore, nemeeta germs, ashu aa meeta kulie onot misababisha mpukunot oo moyiaritin amu ore tiapa naa kewoki nkariak oolturot enkare nawok ildiain, newok irng'ojiniak, nitukore iltung'anak. Neeku ibalenkenye oleng' ena siai amu etaa itum oltung'ani atooko enkare sidai or mfereji nasila nemeeta contamination.

Ore ena naa emoti workamata, ore emoti nintumia oltung'ani aa ayerishore, ayer ormushele, niyer orgali, niyerie kule, ndaiki naijo nena. Naa ore orkamata, naake isaidia oltung'ani piidotunye ena moti etii enkima. Neeku ore te maoni ai nena aidim atejo.

Eeeh kaidim nanu atejo ore ena naa ee esiai eramata too simui, itum oltung'ani nilo ainyang'u credit nekiutari eninko pee epik esimu, nekiutakini eninko pee inyang'u credit ee kupitia Aitel Airtel money, ajo naa sinanu naa etumoki oltung'ani atooshoki, niwoshoki ilchoreta ntokitin naijo nena.

Ore ena siai naake eyeu eng'eno nagut, oltung'ani oota eng'eno naipirta ena siai enturoto o ng'umot naa ore entoki niyeu oltung'ani naa iyeu orgosoi ashu orbae lintaunye enterit tiatua enkop nimbukoo teboo piitumoki atunukari atushukoki indipa oltung'ani atipika ena toki duo napikitai nagira anukaa. Neeku ina nai nanu aidim atejo ee te siai naipirta ena siai.

Ore ena naa esia eyiarata eyiarata eyiarata endaa, neeku ore te nanu ee kadolita orkutet, nadolita enkima, nadolita emoti natii enkima ayiara. Eeeh egira oltung'ani a jipanga peyie eyer lunch enye, netumoki ainosa peyie ees nkulie shughuli ni napaasha. Neeku ore te nanu naa ina naji aidim atejo tena tipat nadolta tene.

Ore ena naa emashini nawosh enkijape, ore naaji ena mashini naa itumiyai oleng' tenkata nairowua enkaji ashu tewuoi neirowua neboreki nitumia pii generate enkijape. Eeta ewui iltung'anak ee nkisiusiu tiatua ewoi newuo netii enkirowuaj sana sana too saai endama natii enkolong' nairowua enkop pii.

Ore ena naa enkwetita entoki naji marathon, naa ore enkwetita ee kisho oltung'ani menoto health, ee ore ena naa mashindano. Indimidimi nai nepuoi mashindano e nkwetita nishinda, ore lelo tung'anak oishinda nesihori zawadi naishori neeku korete nanu kaidim atejo entoki e tipat tena siai nadolta.

ore ena daa naa irng'anayio kulo naa ore irng'anayio naa endaa olchamba ena sidai oleng healthy amu indim oltung'ani ake ainosa intuku ake inkaik ashu intumia fork enkijiko olala, nindim ake nintuku inkaik oltung'ani neinyia ninkunaa duo nejia amu nejia naa ikunari kake endaa ena sidai oleng.

eh, kaidim naji atejo ore tene naa oltung'ani ogira ainuaya ainok enkima peyierr emoti natii enkima niaku ore tenanu naa ore ena naa egira oltung'ani aijipanga aitobirr lunch enye neaku irkeek otii enkima nitelekino emoti neeku kegira akut ena kima pee etumoki ena moti aibung'a enkima neku.

Ore ena naa ee entasat nagira ainok ainuaya endaa tee toljiko egira aitumia oloshi jiko oji oko okoa makaa, naa ore ele jiko naa nkuuk itumia ashu eyau oltung'ani nkuuk, nipik enetii osiwuo pee etumoki aibung'a enkima niyerishore entoki e ng'ole ino ee ajo naa sinanu kore toorkuik dakikani kutik niidotu enaduo moti ino ninya oltung'ani ina daa ino ewo naa neja.

ore ena naa orkijanai ogira aas eh, usafi aituku inkilani enyenak eh, neramat koon ajo naa sinanu naa neeku enkare itumia wosabuni wenkaraye nees ina siai aramat koon pee etum usafi tosesen ata toonkilani.

Kore entoki nadolta tene naa orais lolosho le kenya le apa Uhuru Kenyatta egira aim paas out parade, aitodolu ormagil lenye tiatua erikore olosho le Kenya. Ee ene tipat ena oleng' amu keisho iltung'anak metishipakinoto serkali enye olosho lenye olosho le Kenya enaapa pee etum olosho le Kenya erikore e openy eimu enkitoria o ng'ereza e apa pee inyakua uhuru tialo enkironya ong'ereza.

Ore tene adolita orais le taata William Samoei Ruto. egira aitayu hotuba eneye, te nkipirta enkiimunoto enye anaa neimu anaa orais le Kenya naa enetipat ina oleng amuu ore te Kenya nikinjivunia uhuru ang' we ngelunoto oo larikok lang likiyieu nikigelu neaku enetipa oleng to losho te neeta erikore enye naidim aatabaiki neramat ninye toonkoitoi sidain naa paasha

Ore ele naa orais gelunoti William Samoei Ruto egira ai hutubia ee enkikundi oltung'anak arashu olosho le Kenya too mbaa naipirta eramatare olosho. Ee neeku aidim atejo ore ena nee enetipat oleng' amu ee keshipakino iltung'anak erikore enye nategelutu oopeny eimu enkoitoi e haki we nkoitoi nawang', nemetii emong'oi, nemetii embaye enkironya.

ore entoki nadolita tene naa kaidim atejo, enkopis ena ee county government ee sirkali ee marlal ee samburu county. neaku ore ena naa sirkali oo sambur, naa enetipat oleng' amuu keisidai enetum iltung'anak erikore enye nataana. ebaiki esaa nayieu pee ebaiki ilarikok lenye neirorie too nkatin pooki nayieu eramatata ee ate anaa olosho lenye.

Ore ena naa entumo nagirai aisum iltung'anak tialo mbaa sidan naipirta maendeleo tiatua emurua ashu orkijiji naa ene tipat oleng' amu kisho iltung'anak menoto eng'eno o mbaa naipirta serkali enye ashu mbaa naidim ataret olosho lenye enaa orkijiji. Neeku ene tipat ena oleng' amu keyolou iltung'anak imbaa naishaa neasi, mbaa nemishaa neasi, mbaa nayau ninje tenebo, neret tiatua eramatare e atua e ate nye makeon.

ore ena naa esiai ol gym naa ore entoki niyieu tene naa kulo shumai lidumu oltung'ani pee iyas exercise osesen lino piintadoyio irkiloi niaku oltung'ani nitum fitness of the body eh, nikiret aikunaki nejia neeku mintoki atum imoyiaritin inoshi naijio inorubat ashu tenintoki aning naaji enaa ekiya enkoriong tenias enasiai ol gym nekiret amu ekiepusha intokitin kumok naijo nena.

ore ena naa mokimo eh, ore entoki niyieu tene naa iyieu oltung'ani inkuashen niyieu irpayek ajo naa sinanu worfakado, neeku ore enkitobirata ena daa naa nena pukunot oh, ondaikin eyieu piitumoki ateyiara ajo sinanu indim naaji nintumia eilata nintumia kitunguu enaa recipients intokitin naijo nena neeku eh, nena baa naaji indim uh, atayiewua piyierr ena pukunoto ena daa.

eh, ore tenkipirrta ai naa kaidim atejo ore enasiai naa enkiteng'enare nagirae aiteng'en iltung'anak ipirrta imbaa napaasha eramatata olosho neeku ore nanu enaa matejo naaji eh, iltung'anak ogira arikoo entumo eh, tenkipirrta eh ombaa sidain naret emurua ashu olosho niaku enkiteng'enare ena natiiki nagirae aliki iltung'anak imbaa napaasha sidain e maendeleo ashu naipirrta ramatetin napaasha tiatua olosho.

ore ena naa kaidim atejo oltung'ani otii beach eh, oltung'ani ogira ele ashipa aing'oru aiji nice te mombasa ashu te malindi te coastal area of kenya neeku ore tenanu tenduata ai naa kaidim nanu atejo ina naaji maoni tena pisha nadolta tene.

ore te maoni ai naa kaidim atejo ore ene naa Vasco Dagama pillars tewueji naji malindi naa ore ena naa eh, historical sites oshi naponu ilashumpa aing'orr tonkuapi eboo neponu nishoru taxes olosho le kenya tiatua sirkali ena kaunti natumieki kuna historical sites neeku ore ina maoni kaidim nanu atejo nejia.

Ene tipat ena siai amu ore apa pelotu sirkali taata natii taata olosho ee William Samoei Ruto ,ee nishoo iltunganak peeku kitumia iltunganak , kejing oltungani mtandao , enkoitoi e online esaa nayieu , neitu inyiangu vipeperushi e wifi , nishoruni metaa pesho

ore tenanu naa ore ene naa ineti naizuia umbu pemintoki anya iltung'anak enakata irragita iltung'anak tondapashi enye natodua ajo ore ene naa ekebore nkilani oltiren naa kichafu indapashi amu kikumok intokitin torrok natii amu etu epiki order atua ena rumu nairragi kidapashari intokitin meeta entoki nemetii ewueji enye neeku keyieu naaji naa kepiki mipangilio sidai petumoki atisidana.

Ore ena naa kaaidim atejo ee iltung'anak oogira aing'orr esimu ee negira aashipakino intokitin naagira aadol tenkoitoi ormutanda ashu toonkoitoi naapasha neeku ore tenduata ai naa esimu egira kulo tung'anak aing'orr enkipindi naing'orita tina simu.

ore ena naa mkongamano onkera esukul natii e hall atoni eeta imbaa naining'ito nagirae aisho eh, irmalimuni lenye ashu irkulie tung'anak akeduo opashaa oishoritae eng'eno eh, tombaa naipirrta enkisuma ashu tombaa naipirrta biotisho entonata enye tiatua ina sukul neeku ore tenanu kaidim naaji atejo ina naaji enduata ai.

ore ena naa esiai eh nindim oltung'ani atalakie iropiyiani aitumia enkoitoi e mpesa eh, nikinchori inamba e paybill o account eh, nintumayie eh, nintumayie ajo naa sinanu iropiyiani eh, tenkoitoi e mpesa naa ore eng'eno naata, ore enkipirrta ore eng'eno naata uh, naipirrta ena naa ekelelek amu esimu ino ake intumia oltung'ani eh, nintuma iropiyiani aitumia ena oitoi e mpesa alakie gharama ashu intokitin nitaasa.

ore ele naa eh, ol tractor, oltinka oirem olchamba, airem olchamba metaa kiteleliaki eh, ilaramatak lenkulupuoni metaa ke, kirem enkop ajo naa sinanu metaa ore entoki niyieu iyie naa olchamba ake ormatunda linonok ashu irpayek imposhok ana intokitin naijio nena metaa ninche ake intumia oltung'ani apik enkop niaku ena mashini oshi itumiae airemishore tonkuapi nairemi ilchambai.

ore enasiai naijo ena naa oltung'ani ogira asotu takataka tewueji netipikaki takataka asotie neku oltung'ani ele ogira asotu takataka naaji peelo amirr ashu elo aitaas ae siai napaashari niaku ore tenanu etu aikata nanu aas esiai naijo ena pii mayiolo neeku maata sababu pii amu itu aikata aas esiai naijo ena.

Orena siai naa kelelek amuu eeh enkitobirata endapash ena, nii pik irkarash nikurr endapash nipik irkarash linonok aitobiraki kulo lintoipore olipetaa, neakuu kelelek sininye enasiai amu meesiai nagol eeh eisum najiake oltungani enikon pee eitobirr endapash enye oeneitu ejing' airrag aing'iengie osesen lenye.

ore ena kaidim najo jikoni ena ewueji neyierishoreki nitobirishoreki ayierie endaa ajo naa sinanu naa, neeku ore entoki nadolta naa, neeku kadolita eh, entoki naijio enjiet eh, orbakuli oinosieki endaa ajo naa sinanu naa eh, ingredients nkuti daikin napaasha neeku inatoki nanu adolta.

ore ena naa kaidim atejo oltung'ani orikito oldia lenye eh, ore taa oldia naa keret oltung'ani amu ekindim naaji nikincho nikirishie batisho ormukurani intokitin naijo nena neeku eh, kanyorr nanu ena pii amu ekeret oltung'ani ekiret oldia naaji nikirishie irmukurani neeku eh, ore te nanu naa kaidim atejo nejia.

Ore entoki nagira aasa tene nee enkiteng' ena nainosita oltaka, neeku ore empisha nadolta nkishu nairagita toltaka netii nainosita oltaka, naa neeku nena tokitin adolta tene. Neeku ina maoni ai te tenaa baye nagira aasa tene.

ore teena naa kaidim atejo orkuak ele lormaasinta naa ore orkuak lormaasinta naa esidai amu ibung'ita irmasae orkuak lenye negira aitudupaa netang'uarraki olkuak lenye iloshon kumok ata ninye lonkuapi eboo neku ore entoki niyieu tene naa ena mowuo naa ninye ekut oltung'ani pee iriamarie osinkolio oranyitae neeku taa ina nanu aidim atejo.

Ore ena na nkera kuna ontarasani eabori e nasasi kajo na sinanu naa ninche kuna nagirai aisum etii darasa eisumitae enkisuma e nasari ana cbc neaku naa entoki nadolita nanu egira aendelea neaku keshipakino egira aendelea enkisuma enye tenebo ormalimui lenye neaku kegira matejo.

ore ena naa orkuak ele lenkaliba nabo te kenya naa ore tena pisha kadolta enkerai nemishopo naata inkilani e utamaduni etii nekua kuapi, etii kuna kuapi nanyamal oleng e pastoralist kuna kuapi taa olaramatak nejia naaji aidim atejo eh, niaku kuna kuapi kuna olaramatak kuna neeku enkera kinyi ena naoshitoi empisha etii tua ewueji oshi nirrag ekuna refugees camp.

E ore tene nadolta oltungani oata irgitai kuna mashini naoshieki aseremie enkai, neaku ninche adolta tenewueji oltungani oranyita na aranyaki ltunganak negirai aining nedoltae ,nadolta ltunganak kumok oininingito enejoito netii rkulikae ake oingorisho ake sininche neaku entoki nayieu tene na ele gita okuna kulie kutitik naoshi asuj ele singolio oranyitae.

Ore ena na keji mutura, ore entoki naji mutura na oltungani naiyeu ainoso ,iyieu nai matejo midilis nipik oltungani kachumbari nitobir kuna kutitik tokitin najo matumbo nipikbatua nipej aotumia oljiko lino lonkuk kajo naa sinanu nintobiraa aiko nejia.

Ee ore ena naa dimaritin enkiguran, ore enkiguran empira e kesidai amu ekiret nai oltungani kesidai amu enkitobir osesen naa kesidai amu ekintapaash nye ntokitin kumok amu ekintapaash entoki naji idleness tenilo aar empira nemintoki atum ndamunot napaashari tenasiai matejo ore ena na kaas amu maata esia nasita amu kaata ena siai enarata empira neaku embae sidai ena oleng.

E ore ena na enkwetita ore ena naa nakwet ltunganak ashet iseseni lenye peepashare moyiaritin e nishet si osesen lino metaa kaibioto ,ere eyia nejia na enetipat enasiai oleng amu ekiret oltungani neaku oltungani ining ajo indimu keon nining ajo keeta osesen lino e biotisho sidai.

Ore ena kaidim atejo esiai ositima ena ore esiai ositima naa ekiyiue oleng batisho oltungani oisumare piyiolou arip neincho enkeno nalo meitobiri teneaku nai meetai ositima tewueji fulani na kipoti ltunganak lositima neaku esidai tenisumare engeno ositima ee neaku ina nai nanu aidim atejo.

E kaidim najo ore ena sia na empejoto orpaek, oltungani ele opejito irpaek petumoki atimira na ore entoki nayieu naa kaidim atejo nkuk, ore nkuk inonok orjiko lino e nipej aikunaa nejia neaku ore na ina entoki naidim atejo.

ekaidim atejo ore ena naa eh, olturrur lorkijanani le gen z eh, ore gen z naa enetipat amu iltung'anak kulo ogira aipang'u aitoduaya, aipinga sirkali tontokitin naasita sirkali nemeyieu niaku kaidim atejo eh, enetipat ena oleng amu ekirekebisha sirkali metaasa intokitin naishiakino nees neeku taa nejia aidim atejo.

ore ena toki naji mutura ashu mayai ormosori ele oitokitokieki . naa ore entoki niyieu teninya ena naa kachumbari ake o tomato sause oshimbi pitumoki oltungani ainosa . niaku meeta duoaitoki sapuk oleng niyieu pinya enake duo nejia nkunaki enkinosata olmosori oitokitokieki

ore ena naa kaidim atejo esotunoto oltaka ore oltaka naa kinyial oltaka amu keyau oltaka ntokitin kumok amu keyau olchafu naa kidim ninye naaji neyau imoyiaritin napaashari aitamuoi iltung'anak otaaniki neeku kaidim atejo ore ena nadolta nanu naa embaye etipat oleng amu keretito iltung'anak kumok uh, keretito iltung'anak amu teneesi usafi nijo ena naa mitokini atum esiai omoyiaritin eh, niaku nejia nanu aidim atejo.

ore ena naa kaidim atejo esiai ormakanikani ore esiai ormakanikani naa enkitobirata ongarrin eyieu oltung'ani niata enkiti ng'eno akeduo kiti nintobirie ingarrin atua atua engine onatua nkulie rubat napaasha tiatua engarri neeku kaidim atejo tene eselenkei ena naitobirita engarri naikwame.

ee ore entoki nadolita naa kadolita ajo ketii inkera namwoyiaa. ore kuna kera naa keeta kuna kera omoyian naji marasmus emoyian oloik too nkejek.

ore tene naa kaidim atejo intasati kuna naatonita ainining'isho neetai nabo nagira ainosaki ilomon neeta ilpirai le nkare neaku ore te maoni ai naa kaidim atejo ore tene naa kajo enkare egira aanyu kuna tasati tene pee eoku pee eidapasha duo aapuo

eh, ore tene naa kaidim atejo eh, irpolisi kulo, ore irpolisi naa kegira ayau order amu kibung'ita oltungani laa kajo andamanaji ogira aeandamana neeku kibung'aki ele eeta makosa natasa neeku kajo keyaitae police station.

ore ena naa kaidim atejo nkera kuna, kuna nemeeta nkangitie nairagita temboo einosita enkijape amu meeta nkangitie napuo. neaku meeta ninche enapuo amu meeta intoiwuo neemeta nkangitie naapuo neeku ewueji ake neinepunyie ninche. ore ninche naa isitan oonkajijik ingoru ashurie

Kaidim atejo ero ena na orkuak ele le lolosho obo tekenya egira aitaduaya e karsisisho enye neaku kaidim atejo ltunganak kulo ogira aitaduaya e orkuak lenye lolosho le kenya. Na irkijanani kulo ogira aimaa esiai emurata idipa etupukutuo te e to to maisha olayiok neponu aitoki ajing enkae nkae stage tiatua enkishui enye etumurataki peaku irpayiani neaku irpayiani, neaku ore entoki nadolta tena aa na oltasat obo kitok ogira amayian ninche nengamu mayianat mayianat oltasat.

ore ene naa kaidim atejooltungani ele oibungaki eeta makosa tiatua, tiatua osokoni laje. netooruoki nkilani ,neeku isikarini kulo ladolta le county oota entoki naibungita . eeta ele tungani makosa nataasa .either etupurishe ashu eeta entoki oltunganak naibunga naibay

Ore ena nakaidim atejo ee emoyian apa natupukuo te kenya olari lo nkalifuni are otikitam obo tiatua olosho le kenya, emoyian naji ene corona, neaku aipimaki apa na nanu tilo ari egirai ainguraa anaa kemoyia apa ltunganak ilo kirobi sapuk le corona.

ore kulo naa kaidim naaji atejo eh, kachumbari kuna kaidim naaji atejo ore kuna naa ore entoki ninosie oltung'ani naa indim ainosie enkijiko olala indim sii naji aitukuo inkaik eh, ninyia ninosie inkaik neeku ina naaji, nejia naaji indim aikunayu enkinosata ena daa.

ore ena naa kaidim atejo eh, embaata ena nagirae abak inkera apik olchani inkonyek abak, abak inkera kutitik olarin dorropu pee etumoki anoto embaata onkonyek neeku ore enadol tene naa enkerai kiti napikitae olchani inkonyek pee isuia, pizuia entiroto onkonyek pemetum entiroto onkonyek te maisha nalotu netumoki sii ataa meeta engoloto eh, onkonyek neeku ina naaji nanu aidim atejo.

ee ore ena naa kaidim atejo ore ele tungani nadolita tene naa takataka enapita amu eshomo asotu takataka niaku kenapita aya ewuei nesotieki oltaka pee etumokini ashom atapejoi ashu etumokini aitalamai peitayuni olchafu tewuei neasishoreki pee eisho iltunganak eas esiai tormanyara sidai otii usafi neaku nejia aidim atejo